Olchani ele. Otubulua na ore temukunta, na ore entoki naitishipisho tenidol ele shani, na ore olchani tolchamba na kitumiai aarie osiwuo. Ore enelotu taata osiwuo sapuk, negil ele shani, pemitoki ainyal inkaitubulu, arashu inyal inkajijik naa pemelo naa ele siwuo agil irkeek. Neeku kasidai oleng',ele shani ashu irkeek teneuni tenkop. Na keyietu si irkeek enchan, netumoki aitobira enkop.

Ore ena baye naa kanyorr, amu ore ena naa enkiremore oo ndimui naa ore enkiremore oo ndimui naa kesidan tolchambai amu kemiri ndimui toosokonini nitumiyai ndimu enaa olchani, ore enkata naata oltung'ani orkirobi naa akaidim ake atooko enkare ee ndimu nikilo taa aishiunyie ina moyian orkirobi naa ore ndimu teneyai osokoni naa kemiri netumi iropiyiani naa naitumiyai toonkang'itie aasie kulie baa nabo arashu are.

Enetipat ena baye oleng' temurua amu ore ena naa passion, ormatundai ele arashu orng'anayioi oji passion naa kitumiyai aanya toonkang'itie arashu aanya oltung'ani enaa orng'anayioi, neidimi sii ake aatimirr naa ele ng'anayioi te osokoni netumi irpoyiani nairemishoreki arashu inaasieki inkulie baa naa.

Enetipat ena baye temurua aang' amu ore ena naa enkiremore naitumiayai inkeenda peyie etumokini aatipiki irng'anayio arashu inkaitubulu tolaini obo, naa ore peepiki inkaitubulu olaini obo netumoki nena aitubulu aashomoita aanoto enkare tenkoitoi nalelek netumokini sii toi aatosh olchani te enkoitoi nalelek, nidimi aashomoita aateng'err naa enkare enkisambuare kuna kaitubulu teleleki tengaraki naa ena unore naitumiyai inkeenda.

Enetipat oleng' tenepeji isuut tewuei nebo peyie etumokini aibooi imoyiaritiin naayau isuut, netumokini aitaa town arashu naa inkajijik metaa kaisidan ketonayu amu ore oltaka naa keyau oltaka imoyiaritin niko toi enkop metaa kaitorrono oleng', neeku enaikasha tenepeji oltaka tewueji nebo peyie etumokini anoto ee uwuejitin sidan naasishoreki nemanyi sii.

Eibelekenye ena bae oleng tenkop ang naa ore ntokitin nayautua nkibelekenyat ena bae enkiremore tenkop ang naa ntokitin naabaya are. Ore nabo naa nkariak, nkariak oo ilkejek amu keya nesha enkai nenang`un ilkejek ninyial, neponu taata ilchambai, neponu ainyial indaikin natii ilchambai neyau naa ena nyamali. Ore enkae baye naa ilameyutin adoru ,naa ore pee etumi ilameyutin adoru nitanyamal akeyie naa ena siai enkiremore akeyie tukul naa tenelauni enkare.

Kitishipisho ena baye tenidol ebaji ingarrin amu ore piidol ebaji ingarrin naa kitodolu aajo ketasapuka olduka, ketasapuka imbiasharani naagira aiendelea tolduka, ketasapuka naa elototo oltung'anak tewuoi nabo mpaka engae wuoi. Neeku enidol embaye nijo ena etasapuka, etaa kumok ingarrin temurua naa kitodulu ajo ketubulua ina muruaarashu inna town nitii aa etasapuka biashara nagira aiendelea te town neeku kitishipisho ina baye oleng'.

Imbaa are nanu alo alimu naitadoyio indamunot toltung'ani aa ore nabo nalo alimu naa enkiragata sidai, ore tenilo oltung'ani atum enkirragata sidai naa nelo aipungusa arashu nelo aitadoyio indamunot niata aa oltung'ani. Ore enkae naa tenilo oltung'ani aaku ira busy oleng' arashu aaku iata esiaitin niasita, pee mintoki naa adamu ena baye nikingira aitanyamal, neeku ore piilo oltung'ani aaku oltung'ani oosisho nilo aitorikino inaduo baa nikigira aitanyamal naa.

Ore eninko pee isum oltung'ani metayiolo ena siai naa iindim ake ashomo atuutaki oltung'ani liboitare maakutitik tiaji eniko teniinok ena toki netumoki ashomo aisuja enkaji ashu ashomo ataoosho ee, ore ena naa entoki enkijiape naitumiyai aang'adaa arashu aisafisha enkaji, neeku iindim ake atuutaki oltung'ani naa tiaji, niutaki eniko tenekutie oo eniko tenelo ainok ositima peyie mitadalayie.

Kalo nanu aishoru sababu ajo ore ena baye naa kanyorr, naa ore entoki naiko matejo kanyorr ena baye naa ore teneponu iltung`anak aare aabuita naa kidim aatesheteta too lomon naa loipirta nkang`itie o ncheteta oo nkang`itie. amu ore kuna naa ntasati are natonita taa te milango eing`ua siatin enye naa keitodolu ena osotua nelo aitagol iltung`anak pee metonyorrata netumoki iltung`anak aatotoni te wueji sidai meeta enyamali arashu atabuaitata ake too nkatitin pookin.

Ntasati adolita naagira aisuj inkilani tenkalo oreyiet naa ebae ena torono amu kegira kuna tasati ainyal enkare naa kebaki negira irkulie tung'anak ang'amu awok arashu negira naa aasie nkulie baa ake, naaake egira kuna tasati aisuj nkilani enye tenkalo ereyiet nee embae ena toronok oleng' amu mitoki naa ena are aaku sidai ee te to sesen loltung'ani arashu te biotisho oltung'ani.

Ore ena naa olee ogira aing'orr arashu ogira aisum imbaa ebiotisho aitumia aa laptop enye, naa enetipat ena baye oleng' amu ore piilo oltung'ani aisum nikilo aitaduaki kulie baa ng'ejuko okulie baa sapukin nemiyiolo nitum ashomo anoto eng'eno nagut ingira aitumia ina laptop arashu isimui oonkaik neeku ore ena baye enetipat oleng' tenidol oltung'ani egira aisum netumoki ashomo ataasa ena baye naa ashomo naa aitibu ashu meshomo naa alo aishugulikia iltung'anak oomuoyiaa teng'eno nashomo aatum ninye tena laptop enye.

Ketishipisho ena baye tenidol amu ore piidol ena baye naa olee ele ogira aas esiai eee aji egira naa alo aisuj enkaji naa enye, negira likai ayierisho naa kitodolu ena baye ajo ore esiai nemeeta esiai elipong' arashu olee kees ake oltung'ani esiai enye pookin, ira olee arashu entomononi, meetai ee oltung'ani ore ena siai naa enenye, indim ake sii olee ataretisho tiaji aisuj enkaji arashu toi ninye iyierisho toonkulie saai.

Ore ebae nagira aasa tene naa, iltung'anak ogira amirisho teboo, tenkalo irbarabarani. Iltung'anak arashu ilairemok kutitik leton mesapukin ibiasharani enye. Na ore ebae nikintiship tenasiai, naa kegira naa kulo tung'anak anyok aing'oru maisha. Netum atimir intokiting' enye tenkalo irbarabarani, akeyie eba eneba. Neeku ore ebae nadolita tene, naa oltung'ani omirita irkikuan, wentito namirita inkilani tenkalo orbaribara, egira nake aing'oru ntokiting' naapuo aitumia.

Kelotu in`damunot tenadol ena esiai ewoshoto e simu e safaricom. Ore ene naa ewueji naji customer care e safaricom nalo oltung`ani teniima enyamali ashu matejo naaji teniyieu eretoto pookin tiatua customer care e safaricom. Enoshi kata matejo inyiale esimu ashu inyiale olaini lino network nilo naa aing`oru pee kireti pee kitumokini aitobiraki amu inakata naa esidanu network ino. Niaku ore ena naa ketotona teine neipotuni aajoki ou duo toliki iyiok enyamali ino. niaku ina nyamali enye egirai aimaa tena rishata aing`uraa tenaa kidimi naa ataret ninye.

Idim ake atooshoki oltung`ani esimu niliki peyie elotu aimu alotu aya ropiyiani, te wueji niitii tenaa ang ashu te wueji nitii. Nilki pee elotu aya ropiyiani tenaa enkoitoi e cash naa idim ake aipoto pee elotu aya. Ore enkae wueji naa idim ake airiwaki rropiyiani naa te simu aitumia m-pesa nilo naa airiwaki ilo tung`ani nena ropiyiani naa nabaa naa enaa inikisileno teniata.

Ore ntokitin nadolita tene naa adolita embenki nadolita iltung'anak oojing'ita embenki oloogira aipang'u te mbenki naa lapoito apik iropiani embenki arashu loopoito aitayu. Nadolita nkera e sukuuul e ajo najing'ita naake siinje embenki peyie epuo alak iropiani o sukuuluni naa tenkoitoi e mbenki. Adolita ntasati arashu iltug'anak ogira naake aanya lomon naa teboo ena benki ajo naa egira awosh olaini aanyu enkata enye metabau.

Ore barakinot naatipikaki e sirkali naa te nkoitoi esolunore e kodi . Naa eshomo sirkali alo aing`err ilopisaani oopuo naa aasotu kodi too wuejitin napaashapaasha. Ore tenilo sokoni naa itum ake ilaasak le siai ilopiisani oosotu iropiyiani naa, naa e sirkali tenkoitoi akeyie naa enaa enaigerokino. Ore pee ilo ilbaribarani naa ilo ake siininye itum ilopiisani naa otii ilbaribarani oitashe naa apuo aasotu ina kodi. Too garrin nagiroo naaanapita ilolan peyie etumoki aanoto iropiyiani napuoi aasishore naa te sirkali.

Ore imbaa naitanyamal biashara, arashu ropiyaiani tebiashara, naa teneeku kumok kuna tokiting namiritai tosokoni. Amu ore peeku kumok kuna tokiting namiritai tosokoni, eh nelo naa aipungusa iropiyiani, na tankaraki naa etaa kumok kuna tokiting'. Nelo tenkoitoi olashumpa aiminie enaduo sababu enye, arashu value enye. Neeku kelo ina toki aitanyamal iropiyiani tebiashara. Eh ore enkae toki, naa inkariak. Ore nkariak naa kepuo aitanyamal enchetare onkajijik, amu ore pesha enkai, nenang'unye irkejek, nelo aitanyamal ashu nelo ainyal inkajijik, netumoki naa ashomo aidurrie iltung'anak pemitoki naa iltung'anak ashetisho. Neeku nena baa are nanu alo alimu ajo ninche naitanyamal biashara, wenchetare onkajijik.

Ore esupuko otii epolos e Kenya oo Uganda, naa osupuko lee western . Osupuko otumieki ndaikin , e sidan olshambai , netumiaki rooi senker loomiri too sokoni ayaa mpaka Nairobi . Neaku ore ilo supuko lee western naa ninye aitumiaki te mpolos e Kenya oo Uganda.

Ore endoki nalotu endamunot te nadol e nabaya naa eniponi arashu enkotoi naidim oltungani aitumia peyie etum ata oltungani salama tol barabarani naa neitumoki ashomoitaa te wuei nabo mpaka engai wuei meeta enyamali arashu enkotoi sidai naidim oltungani atusuja peyie atumoki ashomo ata salama tol barabarani.

Kiidim ake oldakitari ashomo atoosho esimu enye awoshoki iltung'anak naa laaba enaa loitasheiki ena siai neliki ajo mee sidan irkiek arashu neliki peepoe aibelekenyaki irkiek arashu peepoe ayaki irk ee irkiek teneitimg'o neeku iiidim ake atoshoo esimu niidim sii aigero ee orkilikuai dorrop le message aigeroki iltung'anak oiusikanare neidim toi ake ashomo aitumiya enkae oitoi email ashomo aigeroki irkituak lenyenak ajoki eiting'o irkiek neyieu naa irkiek tesipitali.

Ene tipat ena baye amu ore ena baye naake elo aitagol intomonok pee etumoki ataasaki ote isiatin enye netumoki anoto iropiai enye naatumoki ashom ataasie isiaitin enye, mitoki naa ntomonok aatoni ake too nkang'itie aanyu irpayiani lenye metaasaki siaitin. Neeeku ene tipat oleng' ena baye amu kelo aitagol intomonok arashu naa iltung'anak pookin.